Ore esiai enkisampuare orpaek otoito na kengasai aitau irpaek openy neinguari nona shanito arashu nona kiek orpaek neitoki aponu adungdung nche polepole neitauni neyae esitoo, indim atushuma neyae aisho nkishu, nindim sii ee ee aitumia atumia arashu atapejoi peyie itumoki aitayarisha olchamba tenkaraki inaunore naitoki alotu.

Ore entoki nagira aasa tene wueji, naa kegirai ayieng' enkiteng' irpayiani Lora esiana naje. Kegirai ayieng' enkiteng' amu ebaiki naa keatai emasho te Ina aang', neji pee enyai nena kiri, neshipakinoi, nepiki nena kiri endaa, ashu eidimi ake eidimi ake nepeji, neokieki imotorik, arashu enyai epejo ashu enyai eitokitoka , neaku ninye agira adamu teinewueji. Kadaamu ajo ore enkiteng' oshi sanisana naa keyieng'i eatai emasho sapuk, anaa intaleng'o , eidimi ateyieng' eatai enkolong' e arusii arashu enkolong' ake iyie duo naaatai iltung'ana kumok.

Ore ena naa kadolita ana imotorik . Naa teniyieu nintobir imotorik, naa ingas ayier olchani lijo piipik nena motorik , niyier kando aitokitokie ,nidumu irkieek , nidumu ashu inkiri , nitokietokie sininche arashu iloik, ore pee eeku , nintushul inaduoo supui, supu olchani ,osupu oonaduoo kiri arashu supu oladuoo oik , nintushul, nimpir, ore pimpir aitobiraki metushulata neaku naa intobira entoki naji imotorik.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa adolita orpayian ogira aoriworiki inkiri tenebo onkwashen isanini kumok oleng ,edimayu apa naa , edimayu duoo naa ninye otayiera nena kiri. Adolita ajo endaa ena sidai namelok , naitobirutua duoo iltasati niaku ninche egira ooriworiki isanini petum iltunganak pookin.

Ore eramatare ontare yani nkinejik onkera naa entoki nagira aitobirari oleng temurua aang amu orkuak oshiake lormasai arashu orkereri lormaasai pee eramat ninche kuna, neaku egira aitobirari oleng nentoki nayiolo nkera aiteru nye akutitik, ore si eramatare ontare na keidimi atelep nkinejik tenebo onkera netumi kule neyierieki shai arashu emiri, keidimi sii atimir nona tare neisumieki nkera nidimi sii ainotito nchonito enye aitumia te nkotoi napaasha aripishore neaku entoki etipat oleng naa entoki nagira aitobirari temurua aang oleng.

Ore esiai eunore oo nkwashen, naa esiai naalelek oleng', amu ijoiki ake oltung'ani pee elo ake olduka ake omirieki empeko oo ntapuka nelo alo ainyang'u, nelotu nelo atur enkop neakkikisha ajo ketii enterit sapuk inewueji olchamba lenye, nepik entulugumi entoki naji tenkutuk o ilashumba fertilizer. Ore pee epik enkop, neturoo enaduo peko oo nkwashen. Ore pee eturoo, tenemeshaita, neidim atubukbukoki enkare pooki rishata pee etumoki naa aibung'a enkop, pee etumoki aibung'a enkop pee etumoki atubulu aitobiraki , ore egira abulubulu ,niakikisha ajo meata entoki naji weeds . Amu ore entoki naji weeds naa kemitiki inkwashen nutrients aitobiriki tiatua enkulukuoni. Neaku eramatare naishaa pee eshili pooki kata, piakikisha ajo etubulutua. Ore pooki kata nidol ajo etoosho intapuka inkeek enye , nituru naa inkwashen amu ketaa taa tayari pee ilo anya ashu imir .

ore entoki edukuya naa keishaa peyie iramat arashu pee ira oltungani, oyiolo erishata natanapa apa enkiteng ino enutai olashe lenye. amu ore oshi enkiteng, naa kenap ilapaitin ooudo. ninkenaki, ore pee iyiolou ajo etabaitie lelo apaitin, kishaa sii pee iaku oltungani, oyiolo aitoyu. neeku isujaa ina kiteng arashu incho peeku kedaa tiaulo ake pee melamari. pee melo ake aiu olashe tiaulo ningua nenya nguesin eongota. kisha pe iyiolo ailejileja enaduoo kiteng pee etumoki anoto olashe aitobiraki. ore sii tenaa enkiteng nagira aisho, enkata enye edukuya, kishaa pee ilejilejaki olashe lenye. pee eyiolou aitanaa, pee mou pee mear olashe lenye arashu pee mero.ee

Ore ena naloito dukuya naa emasho e equity bank . Kishooyo oshi ina benki ereteto too nkera naima atum imakis kumok tentemata e kcpe nisulaki nena naingwaa irmareita loomena . Niaku kedumu oshi ina kera, ina benki eimu orkioma loji wings to fly te benki e equity. Nisuminkera ometabaiki eneidim enkerai atabai te enkisuma, tenaa secondary nisum pookin mpaka university, nitoki dii ninye aret ainguraki irkasin . Niaku embae sidai oshi ina oleng, niaku kegirae aitukuj kuna kera tene wueji ele arikoni leilo kioma le wings to fly, egira aitukuj nena kera.

Ore kule, nentoki etipat oleng' tenkaji ormaasani. Amu, ore kule naa, ore tentoki tenkutuk olashumpa, nekijo stable foods, ormaasai. Amu kidim ninche atook kule nitaa endaa, na ore si nena ale kuna natii enkukuri, idim oltung'ani atushumu, nipik enkukuri, netoni nkolong'i ong'uan arashu imiet, ore peku nimposh, nipik inkompeni, idim ake atooko etiu nejia ashu ipik esukari. Na ore si enkae, idim si ataa itipika duo kule naa ke fresh ake itelepuo tenkiteng', ashu idim atipika kule kuna sikitok, nitalepuo tenkiteng', pemibukoo naa. Nishum tinewueji, ore peku, pebaya nenolong'i ong'uan, arashu imiet, nintayu aiposh, nipik inkoompeni aok.

Ore enkolong opa nataasa ena , naa enkolong' opa natinyikua eoshoto e kura. Egirai apa aas registration airegista iltung'ana kura iltung'ana opa aikata etum. Nekidumuni entoki naji finger print peishaa nipik one wueji pee itumoki naa aitodolu ashu atijing'a atua system e IEBC. Neitodolu ajo keishaakino ashu kenarikino niosh kura tolkerenket oje, neishaa pee igelu ilarikok leilo kerenget linyi o tenebo sii orais. Neaku kaitadamu sii opa nanu enkolong' opa natudumwa, nashomo polling station naadumuni finger print naoshi empisha naishori Ina kadi e kura.

Ene tipat oleng' tenepiki inkishu olponoto, keitodolu ajo ine kunengai ashu olopeny loo nkishu. Ore opa ena kigeroto sanisana naa inoopa kata eudi inkishu olchanie biotisho, neigeri enkolong' natuudiki, pee ore pee eitoki lelo ang'eni pee eshukunye, neyioulou inkishu opa natuudo. Neaku ninye opa ene tipat oleng' ashu ake pee eata inkishu biotisho tenkarake Ina kata naa etumoki atobikoi neisho aaku kumok , ashu doi ninye ore enkata namiri naa biot naduo kiri enye, ashu ore Nena naata kule, neaku biot Nenae enye toseseni loltung'ana.

Ore tenewueji, na kadolita olarikoni lekanisa, arashu orbishop lekanisa egira airorie iltung'anak. Naa entoki etipat oleng ena, tenetum kanisa erikore, netum iltung'anak oisiligayu, amu ore kanisa, newueji niidim oltung'ani akuetiki erishata pookin iyata enyamali, nilo aomon Enkai, neeku ore sininche lelo arikok, kishaa paa iltung'anak oisiligayu, pa teneponu iltung'anak aliki inchidai enye, nemeeku iltung'anak opuo ainosaa inchidai teboo. Kake iltung'anak oretoki iltung'anak metoomono, neutaa nkoitoi Enkai, orkuaki sidain, wentoki etipatisho, naisumieki ororei le Enkai. Neeku enetipat oleng teneeku keeta kanisa olarikoni sidai.

Ore ele aini loltung'anak kumok otii enewueji, na kaitadamu apa enkolong nikishomoito kira elelero kumok, kishomoita aing'oru isiaitin, apa naitangasa serkali ajo keetae, nikinap impala ang' pookin enkisuma, nikipuo awosh olaini, nikitoni edama pookin, nemeeta dakata ereteto nikinotito. Neeku manyor nanu ena amu, kelo nitoosh sirkali iyiok olaini pesho, kira elelero, naa keeta duake ninche iltung'anak lenche, ojito arashu oidipa atejo kiiger. Neeku kelo naa kees ake entoki naji formality purposes. Ore peas inasiai naa, pitodolu ake duo ajo ketii isiaitin, kake keeta na nena siaitin ilopeny tayari. Neeku, manyor nanu enasiai pi, amu kipotesaki oltung'ani wakati, na kelo nye na intumia ropiyaiani kumok alotunye, enaduo wueji aing'oru esiai, arashu dinye intumia iropiyiani kumok aitaunye naduo pala inonok te cyber. Neeku mentoki nanyor ena.

Ore tene wueji netii iltung'ana kumok, opaashapasha oing'ua olkereti loopasha otii enkiwanja. Eatai apa emasho nagirai ashipakino esiai o laasak le serkali. Naa ore kulo oitashe te dukuya naa iloingua olkereti le Tana river. Ninche kulo logira aariko Ina siai nesujita lelo kulie idie wueji naata inkilani napaashipaasha. Khila olkeret opa nneata emwa enye napaashari enye o inkilani.

Kaanyor nanu ena bae entoki e dukuya, amu ore biotisho naa entoki sidai oleng' te nkishui oltung'ani amu ninye nikiret pee itumoki ainoto engolon niasie isiaitin we engolon nidolie entaisere, neaku ore teinewueji adolita oldakitari egira aud oltamwoyia tene wueji naijo keitodolu ajo, enopakata pae eyatai emoyian naji korona, amu keishopito mask neishopito iloopa kilani loishop ildakitarini. Neaku kaijo kegira aud oltamwoyia olapa Shani loudi pee eibooyo Ina moyian. Naa entoki e tipat oleng', naa entoki naidim atejo kaanyor ena.

Ore entoki e dukuya naa kainyor nanu ena bae naloito tene wueji, amu ore ena bae naa emasho oshi enkisuma yioloti anaa graduation. Adolita iltung'ana ogira ashipakino ena selenkei natii ene wueji, nnaitabaiyie ninye enkisuma enye opaa nashomo aisumea te sukuul e ahumata anaa University. Naa entoki e tipat amu inaa amu ore ninye intoiwo enyenak ena duo selenkei arashu oltung'ani ake iyie oisuma naa keeitukuj eisho oltau engolon ashu inkufu nadolie dupoto e nkisuma. Neaku ninye nagira aasa tene wueji naa kainyor nanu oleng' mashoi naijo Kuna amu sidai enkisuma amu kiponaa eng'eno naa karsisisho o intarasi Ina.

Ore tena pisha, na kadolta enkiteng'ena ontomonok arashu intasati nagira, nanuta. Ore tena kiteng'ena, nakegirai aiteng'en intomonok injere, peeku iltung'anak oota safety erishata pookin nanapita enkerai, ometabayu enaa erishata naisho. Egirai si aiteng'en ajo, ore tenidim aata keeta moyiaritin, arashu keeta ewoi nemening'ito esidai, nishaa pesioyo aduare orkitarri, pee esidanu naa biotisho enye tenebo oina kerai nanapita tenkoshoke. Eg

ore tena pisha naa kadolita entoki naji coursero, kadolita udemy, learndash, kadolita think fish, nadolita learnworld o teachable, nadolita kajabi, noodle tenebo sii o docebo. intokitin nena natii olmutantau naisumare iltunganak

Eeh, kaaata nanu eng'eno naipirita enkisuma e kompyuta. Ore entoki e dukuya eishaa pee iyiolou aainua enkopyuta. Eishaa pee irony entoki naji CPU ninok monitor, ore pee eaku etopua, ninok oree duo tanaa ewueji naji word, nilo aiger ilomon liyou ninger, ore tana Excel nintobir esabu niyou nintobir teine wueji. Ore sii tana intokitin naijo publishers naa intobir inkadii ashu intobir intokitin ake iyie joiye ine matangazo teine wueji. Ore sii indim atijing'a internet nilo ewueji naji YouTube nisum inkera naijo Kuna, nisum intokitin napashapasha. Neyioulou ninche ainoto eng'eno nagut eimu kompyuta.

Kaitadamu ena bae imbaa napaasha oleng'. Ore entoki e dukuya naa Huduma number, egirai opa aosh iltung'ana empishai pee etumoki atipik ninche olbuku loo lelo tung'ana ootii olosho le Kenya. Ore sii enkai wueji opa netooshieki iltung'ana empisha naijo ena, naa IEBC naa pee etumokini aishoo iltung'ana kura . Ore sii enkai toki naidim atejo kegira aasa tenewueji, naa ena along' kata eloito Ministry of social protection, kegira opa airegista iltung'ana menat arashu iltung'ana apa neaku ena ewuo aaosh oltung'ani empisha nekinkilikwani ewueji netii, esiai niasita ashu irara aja tiatua olmarei. Neeaku intokitin napaasha eitadolu ena pisha nainoto nanu tiatua olosho le Kenya

Ore mapendeleo nanu naata, na kishaa pa ore kulo streets lights, nishaa peyie itabauni sininche nkaulele, arashu atua villages, amu ore oshi inewueji sanasana nemeetae ositima, neeku ore oshi kuna tokiting na kiidim aitawang'a enkoitoi, enoshi kata ninye epoito iltung'anak tonkoitoii kewarie, idim ataa kepoito aing'oru nkishu enye duo naing'ura, arashu nkera naishiliwate tesukuul, nikintalam sii ntokiting torrok tenkoitoi, nidol ewueji niloito. Neeku ina mapendeleo nanu aata, kaomon ajo enidimayu naaji ore sirkali orkerenket lang',nitabau kulo taai atua inkaulele.

Ore entoroni olmutandao naa aitorono teneaku indim aainotore intokitin nemeta enkanyit tiatua olmutandao, nemeitishipisho indam intokitin nikindim aitapaashai olkuak metaa torrono. Naa keishaa koree erishata ning'orita , nijingita atua olmutandao nintoris we enkororoto oltung'ana, ashu a peyie miaku ake duo oltung'ani otii mutandao pooki rishata. Indim aishaa pee ilo aitorisio enjing'ata olmutandao o nkulie siatin ake e tipat.

Ore ena naa enkambuni e Farmers Choice. Naa ore ninche sanasana naa intokitin eishooyo naijo sausages. Ore sausages naa endaa naitobiruni too inkiri e nkuruwe, arashu toonkiri enkiteng'. Niche kuna naa kegira aitoduaya tipatisho nainosieki Ina toki naji sausage, ninye nalotu indamunot aainei. Keata opa ewueji nashomoito kulo tung'ana nepuo aapuo aitoduaya biotisho ashu tipat enkinosata e sausage.

Ore entoki e dukuya nadamu nanu tenadol ena pisha, naa kadamu Post bank, naa Kore post bank netii opa erishata naetuo kitii sukuul e sekondari, nepuonu aiteng'en iyiok umuhimu emboloto e mbegi niindim oltung'ani atushuma iropiani inono nilotu aitumia erishata naje nataa kumok, niasie embae e tipat. Naa ore ena naa post bank, epuo enkop ashu epuo emurua naji ruiru. Ninye ena neata sii entoki naji western union, indim airuwai iropiani inkwapi pooki. Nadolita sii teshumata enye ajo keatai hoteli sapuk naji Hornbill, naata bar, neata sii ewueji neinosieki endaa . Ore ine neji Hornbill ashu bar and grill naa ewueji naidim oltung'ani atookie enaisho niindim ainosa endaa tenimira olenaisho .

Ore tenapisha, na kadolta inkera naishooki enoshi tab ashu tablet, esirkali, naisumare inkera. Nebae etipat oleng' ina, teneyiolou inkera aitumia nena tokiting emtandao, etok akutitik. Amu ketum eng'eno nagut, neyiolou aiteng'ena ate imbaa sapukin, neyiolou atayiolo skills ,e ICT, nidim anoto ataa iltung'anak oisosion eton akutitik, neyiolou anoto eng'eno. Neeku enetipat oleng' ena. Na adolta ajo serkali apa naetuo aishooyo nena tokiting, naji tablets, naisumare inkera tesukuul.

Ore emokunoto ai e enkirurata naa keitegemea o isiaitin naata Ina olong'. Amu tanaata esiai sapuk naishaa peyie aitaya Ina olong',neishaapeyie aidip eton eitu airura, naa entoki e dukuya naa masioki airura. Ore sii enkai naa ore enkolong' namaaata esiai sapuk naa kesioki airura arashu ore sii enkolong' namaning'ito esidai ashu nanaurre naa kasioyo alo airura.

Ore enkolong' opa nataasa ena siai, naa enkolong' opa natoriko inkera aainei nikipuo ashipakino nekijing' ena toki naji bouncing castle, nikipuo opa nadol sininche inkera ashipakino oleng' amu kejing' neipidipid naa entoki sidai oleng' naitobir indamunot neitobir osesen. Neaku sidai ake tenetum oltung'ani entoki naji refreshment arashu entertainment tosesen lino amu kisidai sininye teneeku ore osesen lino naa keshipa ake pooki rishata.

Ore entoki nadamu tenadol ena naa, ore ninye ene dukuya naa ore ele tung'ani otii enewueji naa keji dj. Ore dj ore esiai enye naa pee eitushul isinkoliotin, neitobir tenkoitoi naitishipisho, nepik ilsautini loitoshipisho. Naa ore entoki nadamu nanu naa enkolong' opa nikishomoito birthday enkai shoriet ang', nekipuo apuo ashipakino oleng' neitiship iyiok ele tung'ani epikitai isinkoliotin loopaasha, loitoshipisho teina olong' osirua leinoto yioloti anaa birthday.

Ore entoki nadamu tena naa enkolong' apa naetuo benki e Central Bank of Kenya, eetuo aiteng'en iltung'anak ee dupoto ishaa peyie ibol oltung'ani embenki nishumie ropiani, nishaa sii peyie iyata oltung'ani iyaku oltung'ani oata enkanyit o ropiani inonok amu ore iropiani nekindim ataret pias imbaa sapukin oleng'. Ore tene wueji negira orkitok le Central Bank of Kenya yoloiti enaa Mark Lesit, egira arikoo tene wueji tenebo sii we siankiki arashu entasat naji Wachira Mwangi ee ninje ninje larikok lina benki negira aishooyo eutaroto kuhusu e dupoto o benkii tolosho arashu te nkishui oltung'ani.

Ore ene wueji naaaa keatai opa emasho olkioma loji Chora. Egira opa Chora aiteng'enisho entoki najii strengthening financial health through financial literacy. Keitodolu naa ashu keimanisha inaa "aitagol biotisho eimu iropiani, neimu sii enkiteng'ena o iropiani", ninye opa egira ele kioma le Chora aiteng'enisho teinaa olong'.

Ore entoki nadamu nanu naa enoshi endalaa naji football, amu ore oshi teina Dala na kedalai aar empira e ntimi are, ore enaishinda naaa keata Ade ake olokoisiayo loishori. Ore teinewueji naa kadolita ajo eumie ele tung'ani ashu ketabatate. Naa ore oshi tenebatata oltung'ani egira adala neishori entoki naji first aid . Ore taa first aid naa embaare e araka nasiokini aasaru enkishui oltung'ani eton eitu eitabari sipitali tanaa ko olayai sipitali, ashu enkiti nikiretuni teina kata enkiti baare nekiretuni oltung'ani teina rishata. Naa ore oshi football eingirun e footbal naa keaisidai amu keirere osesen ashu mazoezi tosesen oleng'. Naa entoki sidai oleng' nanyor tenkumoi kumok oltung'ana.

ore tedekenya tenainyitoto, naok shai ore pee aidip, naisuj nena kikompeni eshai, ore saauni entedekenya, naipangie nkilani boo nalo aisuj, ometabaiki anaa saa imiet. arashu kulingana enaba anaa enkumoi oo nkilani duoo nagira aituku. neeku nena saai oshi nanu aisujisho. peyie ore pee aidip naitoki alotu ashukokino nkulie siatin ye atua aji naata. ashu alo nkulie shughuli naata teboo.

ore garin oltunganak naasiokini aatum tiang. naa probox amu ore probox, naa kesioki aiputa naa kelelk sii tikit enye. ore sii prpbox, naa kelelk oleng amu tiniata lolan, naa ekinapaki amu kiata boot napiki lolan, ore sii enkae gari naa tuktuk. ore ohi tuktuk naa kitumia duo teniloito ewueji esafari dorop, amu kelelek tikit enye, neeku nena garin oshi iytumiae oleng tiang temurua nanu natii.

ore ilaranyak okuni layiolo aisul, naa kayiolo enaranyani naji nana siampala, sanino bless,o james selempo. ore lelo aranyak okuni, naa laranyak oshi loorany isinkoliotin lenkai, isinkolitin le seremare, tenebo isinkoloitin le nkisisa, naa kaitiship oshi nanu isinkoloitin lenche, amu keeta orkilikuai sapuk oitukuj oltungani, neitiship oltungani oltau oleng. neeku lelo nanu anyor oleng.

ore esiai e mazishi naa enkolong oshi osina sapuk, enkolong naiturrayie olmarei oje oltungani lenye. Naa ore eneikunarri naa keishii pee ilo ayiolou enkatini eilo tungani, niyiolou enetubulunye, niyolou eneisumare, tenaa keeta inkera, tenaa keeta olmarei lenye, niyoulu intokin naijo neijia, ninchooyo olkilikuai lenkilejilej ajo pee eisho Enkai ninche Engolon. Ore ina olong nemeishiia pee inkillikuanisho oleng keishiiia ake pee inkilikuanu imbaa naijo nena ashu pee inchooyo erretoto ake kake minkilikuanisho oleng.

Ore tena bae tena pisha entoki naitiship oleng' naa kadolita ilarikok lolosho le Kenya, etii olarikoni oji Ann waiguru o kulie arikok, eibung'ita enkardasi o iropiani ashu Mfano e cheque sapuk o iropiani nayautua benki e Central Bank of Kenya, iropiani e esianna e one billion, nine hundred and fifty million naaretieki ilkerenketi loopasha tenkaraki iretot nayiou Nena kerenketi.

Oreenidim awa oldia lino torkerenget le kisumu naa aa sipitali oonngwesin yioloti anaa veterinary .Naa ore tine wueji naa ilo atum ereteto pookin ebiotisho ongwesin ata ninye ilo dia arashu ninye ntokitin pookin ,engwes niyieu niya arashu irkieek loo nkishu arashu loo mpakai ,entoki akeyie pookin ningira oshi aramat tenkang ino naa tilo duka le veterinary indim awa metabaki.

Ore entoki nadamu tena, naa enkata oshi napuonu iltung'ana aitobir ilooshi tokitin oji boosters. Ore boosters naa keretu pee eyau network sidai Ina murua , neyau signals sidain atua Ina murua laidim aitumiai anaa security arashu ninye communication. Naa ore sii enkai toki keidim atayiolou entoki naji direction too intekei.

Ore entoki nadamu tenadol ena mashini naa keji router. Ore ena router naa ene enkampuni e Faiba naa ore ninye naa keitumiai oshi aikonekt entoki naji WiFi, atuaji arashu atua enkopis, naa ore oshi WiFi, naa ninye itumie entoki naji internet piitumoki atijing'a ataasa isiaitin inono ana ninye ena naasita tenakata e online. Arashu pookitoki ake iyie niyiou te mutandao naa ninye itumie tenetumokini aitobira ena neyau entoki naji WiFi.

Kaitadamu ena siai enkolong' apa e Corona amu mepuoi apa aatumo tenkaraki entoki naji meshiaa pee enyikai tenkaraki ina moyian neeku ore apa isiaitin kumok naa keesi te online eimu entoki naji zoom meetings ore taa zoom meetings naa intumoritin e online ashu intumoritin e mtandao nidol ake oltung'ani te mpisha ashu te video niroro arashu indim airoro te esimu ashu te laptop niata iindim sii ataas enkisuma eimu zooom meetings.

ore entoki nagira aasa tena pisha naa keetae, promotion tolduka loji java house. negira isenken aitashe tene wueji, egira aitoduaaya ina offer naatae tena javahouse eetae offer entoki najo granola itadoyioki enkinyianga enye pee etumoki iltungana ainyiamgu tenkumoki.

Ore ilomon obaiyie tolarikoni lang' lolosho le kenya yioloti enaa William Samoei Ruto, naa kegira duo taata ninye aas entoki naji launching e affordable housing te murua naji Mukuru kwa Njenga. Eteshetaki apa nena ajijik itekini ajo naa atumoki poking'ai atamanya too ropiani kutik.

Ore entoki nanu nadamu tene wueji naa isiaitin apa najito sirkali kitokini aatum eimu mtandao. Ore tene wueji naake eetai apa emasho sapuk oleng' naji summit nagira apa aasa tenkata e tomon aare arashu olari apa loo nkalifuni are o tikitam okuni te wueji neji Diamond Leisure Lodge Resort natii orkerenket le Diani tidia alo e Mombasa. Egirai apa aiteng'en ee elelero ajo ketii isiaitin oleng' niindim anoto te online arashu te mtandao.

Ore eunore olkeek naa embae sidai oleng' amu ore ilkeek naa keji oshi keyietu enchan. Ore sii ilkeek naa keji keyau esing'ouna sidai oleng' atua emanyisho. Ore sii ilkeek naa ekiret oleng' pee itum oloip, ore enkata nairouwa naa indim ashomo boo nijing' abori oloip lolchani nitum oloip sidai. Neaku kesidain oleng' ilkeek, naa keitobir enkop metaa sidai oleng' .

Ore enyamali sapuk natum ilmwalimuni naa ore nena kera naayai inkonyek naa netumoki ninche aitodol entoki nagira aas Nena kulie sidain inkonyek adol. Kake ore eneikuni ataret, ashu enaidimi ainoto ewalata naa teneyauni eretoto e serkali o nooshi tokitin naaji braile. Ore braile naa keret Nena kera nemeeta inkonyek arashu nemedolisho pee etumoki ninche aisumata meata enyamali.

Ore teniyiu nilak NHIF itii sipitali, naa tena esimu duo ingira alakie nintumia playbill e are, are, are, aigil katitin Ile ore akaount namba nipik inambai inono enkipande, nipik iropiani niyou nilak, nilo enkop e NHIF teina sipitali, nigelu nijoki ategelua ajo ayou neaku ena sipitali ayou nabakieki. Nitumoki ainoto eretoto.

ore enkabila edukuya, naa enkaji ormaasani. amu ninye taata ibala oleng tolosho le kenya ata ninye too watalii loponu kenya ajo ninche oibalie oleng orkerreti lenye. naa kelo oshi ore kila olari nidim anototo towuejitin naijo carnivore arashu bomas of kenya neranyi niasi imashoi pookin ormaasae neranyi isinkolioti nishopi irkarash lormasae ninche oshi natii orkereri ledukuya nitoki asuju enkabila orbaluyia ninche oshi irkulie loibalunyie esiai enye nishop inkilani naripa tootoo.

Ore isiaitin nayau dupoto te emurua aang' naa esiai e ramatare. Amu ore iyiok kira ilmaasai naa Ina siai kitudupie iyiok aas imbaa sapukin, ekiramat intare, nekiramat inkishu, nelo sii aikata nekias enkiremore o indaiki, kake duo eisul naa eramatare oleng' oo iswam, ninche oshi iyiok kiramat too inkang'itie, kindim nikimir nikisumie inkera ,nekias inkulie siatin pookin, neking'u endaa. Neaku nena siatin oshi oleng' kitudupie, ore sii enkai siai naa esiai eripare, amu ekirip isaen nekintobir intokitin sidain nekimiraki ilashumba, naa Ina toki eitudupie enkaji ormaasani te emurua aang'.

Ore orkuak ng'ejuk, neitapaashayie kidogo orkuak le opa . Amu ore opa enkishopo e opa naa keatai opa enkanyit tenkishopo oo nkilani. Kale ore oshi taata, inepu ata inkera kutiti ninepu ore enkishopo naishopo ninche, neata enkanyit pii, ore sii enkai inepu sininche ajo mekuree eatai opa ajo enatoni intoiwo neutaa inkera enye, etaa kepuoita ake inkera meutaro neaku eiminie oleng' orkwaak ng'ejuk iltung'ana neisulaki ena ishoi e taata.

Ore iltung'ana magil oleng' odemuni te emurua aang' naa keatai apa olarikoni oji Oloitiptip. Naa ore opa ninye, naa olaiguanani kitok opa loolmaasai loinguaa emurua oloitokitok. Neitoki sii aatau oltung'ani opa oji Olenkaiseri, naa oltung'ani opa ilo arashu olarikoni opa sapuk tolosho le Kenya otareto opa oleng' adung' arashu aarare enkaji ormaasani ayau eneishaa. Neatai sii inkulie arikok anaa Prof George Saitoti, iltung'ana opa lelo oidim atajo ekidemu oleng' too imbaa sidain arashu sapukin nataasa ye emurua arashu tolosho loolmaasai.

Enetipat oleng pee ilo aduare orkitarri, esaa pookin, arashu erishata pookin, nidolta ajo iyieu nikiutaa tesiai ebiotisho. Amu ore irkitaarrini, naa kebak, neutaa, nkoitoii sidain naidim iltung'anak ataas tiang',neeku enetipat oleng enasiai.

ore tena pisha naa kadolta irpayiani waare, etii obo lotonita, netii olikae logira aitasho. kegirae aajo pee eitari ilo logira aitasho, imbaa naipirta orkioma loji, inua program. ore oshi ina siai naa enarietieki iltunganak moruak, arashu iltungana taruosh, arashu dii ninye iltunganak oomena, temurua. arashu tolosho. neeku kaiteki ajo ore elde naa olarikoni, logira ninye autaa ele tungani, pee eyiolouni tenaa kenotito lelo tunganak otii atu ina system eretoto.

Adolita ajo etii emama nabo natonita teruar, neeta enkerai enye namuoi oleng' nairagita te sipitali neeku egira aboitare tine wueji egira aanyu ildakitarini pee eponu aisho embaare tene wueji tena sipitali iragita ina kerai ake ajo kemuoi oleng' egira ng'otonye aanyu sininye ildakitarini pee eponu naa aisho sininye eretoto pee etumoki enkerai enye aishiu nepuo ang'.

ore tena pisha nadolta huduma centre orkereng'eti opaasha. Ore tempisha edukuya tenewueji nadolta huduma centre orkereng'et le Turkana tenaitoki adol huduma centre orkereng'et le Kibra naitoki adol huduma centre orkereng'et le Lamu ore tenewueji te musho nadolta huduma centre orkereng'et le Embu ore nene wuejitin pookin naindim anoto iretot kumok oleng napashipasha.

Ore enyamali e dukuya naa mee pookingai otumoki aitabaiki anoto ashu aata enkidimata natum enkisuma e digitol, neisulaki lelo lotii imurua namena natii atua idie wueji nena murua napaasha namena. Ore entoki e are naa ore enkisuma e digitol, naa keiyiu oleng' ewueji natii network, amu ore tenimiata network ashu yenemetii network Ina murua naa mitumoki naake ainoto entoki naji internet mitumoki atijing'a amu keyou ninye netii ewueji natii network oleng'. Neaku nena nyamalitin oleng' eidimi aimai.

ore ena naakeji e citizen ore e citizen naa indim anoto iretot kumok oleng napashipasha esirkali anaa indim anoto passport tenewueji te e citizen ni apply indim sii anoto business permit indim sii anoto entoki naji NTSA eh drivng nindim sii anoto entoki naitodolu citizenship arashu good conduct naitodolu orkuak lino tiatua olosho le kenya.

Ore ena naa empalai naitodolu ajo enotita arashu etabaika iltung'ana arashu isiaitin nalusoo inkalusuni mia tano atua ewueji etaa digitol. Neakukegira iltung'ana aisho orais enashe eimu esiankiki enye e first lady neaku ninche egira aishooyo enashe ajo enotita iretot kumok eimu eCitizen.

Ore teniyieu niyiolou aterewa engari naa keishiaa nilo sukuul naji drving ,nilo alo aisuma tolapaitin okuni arshu ongwan ,nikintengen irmwalimuni otoyiolito esiaai ongarin ,ore pindip piim entemata nikinchori entoki naji driving licence. Ore tene wueji nadolita sii ajo ore ena gari naa enanap irmenenga. Naa teniyieu sininye niyiolou ina siai naa lasima peyie ilo aisumare esiai naipirta esiai ormenenga ,pitum ilotau litumoki atanapa lelo tunganak otuata.

ore irng'anayio arashu ele shani oing'ua oldakitari, indim sii atanyaala niijio. Arashu indim sii aimujumuja ata miata enkare niijio sininye neeku ina enduata ai napaashari amu ore tenewueji naa kadolta ajo keeta ele tung'ani enkare tenkilasi neeta ele ng'anayioi tenkaina niaku. ore enduata ai napaashari naa nena indim ake aimujumuja arashu indim atanyaala niijio olchani lino.

Ore eng'eno sapuk nishaa peyie iyata, naa kishaa pee iyata eng'eno naji ICT skills ,pee iyiolou atayiolo irubat pookin ekompita, niyiolou ainua, niyiolou ataara, niyiolou ataasa esiai pookin nikinchooki pias tekompita, neeku ina eng'eno sapuk nishaa pias, nishaa pe ore ninye tenisul, na kishaa pe isomea esiai naji ICT, tesukuul sapuk e University.

Ore ecitizen naa emaasai e digitol e sirkali ,nindimoltungani anoto iretot naaapaasha .Indim anoto entoki naji e good conduct naitodolu orkwaak lino tenaa enkimbungakiaikata irpolisi. Indim sii aiaplay e passport ino, idim sii anoto business permit ,indim sii anoto intokitin inonok e sirkali anoto ntokitin kumok nayieuni anaa noo shaa ,indim sininye anoto tine wueji. Niaku kaata ina ngeno naipirta ecitizen.

Ore tenewueji naa enkisuma entomoni nanuta yani pre natal care ,ninche apa egirae aitengen oltungani ajo kishaa pe ore intomononi nanuta neeta biotisho sidai . Ore teneeta nchidai pookin nishaa peingoru ereteto toldakitari. Ore sii nishaa pidim ina tomononi nanuta atoishoyu esidai ,nebau enkerai esidai ,neton sininye aa bioto. Neishiaa sii peitengeni sininye menye lina kerai natii enkoshoke, nitengeni enaiko pe eramat omarei lenche . Neishiaa sii paa teneeta ina kerai iltunganak apa lotoiwuoki tedukuya ninye arashu noo kokoo , arashu loo kakuyiaa lenyenak nishaa peelikini ajo ketii enkerai nagira alotu , nagira ajo peini.

Ore imbaa naidim atasa enkata nemaata aitoki tiatua aji naa kaidim atudumu embuku ashu novel naisum, ore paidip aisuma naidim sii aingura enkipindi nanyor te tivii ,arshu dii ninye aidim ashomo atabaiki nchoreta, olchoreta lainei esaa nemaata esiai sapuk naasita tiatua aji.

Ore sheriaa kitok olosho le Kenya naa entoki naji constitution of Kenya. Naa ore ina toki ashu ina buku sapuk naa ninye natii arashu ninye naibalunyie ncheriaani pookin onkoitoi pookin arashu imbaa naishiaa peasi ,ombaa neishiaa nemeashi tolosho le Kenya.

Ore tenewueji naa kadolta iltung'anak kumok, inkera, elelero tenebo onkera kutitik, nagira aitasho pewoshi empisha. Kidim ataa iltung'anak lormarei, losotua obo, loetuo duo ashipakino tenebo, neeku ninche egirai ajo pee ewoshi empisha, pedamuni apa inoolong, tonkolong'i naponu.

Ore ene wueji naa shelves e supermaket ,natiii intokitin namirtae netii ntokitin napashpasha ,nigero iropiyiani enye namirieki .Adolita goet, adolita cabbage ,adolita brocoli , adolita apples ,adolita sodas napashpasha nkutitik osapukin , nadolita ntokitin natii ene wueji natii trolley ,adolita eilata nayierishoreki , adolita ormushele, ornyanya , ntokitin kumok natii ele duka.

Ore matumisi e laptop te enkisuma e primari naa keret oleng inkera amu ketum engeno sapuk nagut, kidim atijing internet nedol intokitin napashpasha naidim aitengena ninche ,nidim atayiolo ee eniko tenitumia komputa ,netum entoki naji ict skills .Niaku keret oleng enkisuma e laptop inkera e primari nitelelek oleng niaku mitoki ormwalimui aiger orbao ,nimitoki sininche inkera arikino imbaa naisuma amu kedol te video nkulie naa kegol erikino nena natoduaa te video.

Eeh atijing'a apa nanu lab e ICT atii primary naa najing' sii atii secondary. Ore entoki naidim nanu atejo naa peyie eponari labs natii ine wueji, neponari sii nkajijik arashu irumui naisomareki pee mitoki nkera aiding'a tiatua nena rumui enkisuma. Neeku ina toki nanu aidim atejo tiatua ICT lab.

Etadoyie oleng esiaie biashara tenakata too supuko tenkaraki ilepa enkinyanga epooki toki ,ninyiala economy pookin olosho. Ore tenakata biashara oltunganak kumok nemegira aitobirari ,nisulaki lelo olakita nkajijik nairag ashu naamanya ,nitoki aaku kelakita nene wuejitin osiatin enye.

kanyorr oshi nanu ainyiang'u intokiting ainei te jumia arashu ee jumia online amu ore ina mtandao ee jumia naa kelo neeta entoki naji offers kelo nitadoyio enkinyiang'a ontokiting oleng' nitumoki oltung'ani atabaiki. ore tenewueji neeta offer ontokiting' e valentines day anaa nkilani, imbenia, inkopiyiani, inamuka nitoki sii aaku keeta offers esimu tenebo osai. neeku kanyorr oshi nanu jumia amu ore inye pinyiang'u entoki naa ekiyakini ampaka ewueji nitii.

Ibelekenye enasiai oropiyiani tesimu, etaa kegol epuo iltung'anak ai withdraw impisai enye, tenkaraki kidim ake atalak ilolan lenye tosimui, na kidim si aku kitayu ake ropiyaiani to akaunt enye obenkii nepik isimui, amu ore ninye teninap cash na kelelek eimin oleng'. Neeku enaikash oleng',inapita iropiyiani inonok tesimu, amu ninche isidain amu meeta oltung'ani loidim atupurroi.

Kadolita eselenkei nabo nagira airorie esimu , kelelek aa keeta oltungani lotooshoko ashu keeta ninye logira aoshoki ,naa kadolta ajo keshipa ninye oleng ,elelek aa keeta imbaa sidan nagira angamuashu naidipaki atiaaki eimu ina simu.

Ore work shops naa enkitururo oltunganak nepuoi atumo tewuei neje toonkolongi naikash nepuoi aitengen mbaa naapaasha .. Ore workshops naa kisidan amu indimanoto engeno sapuk , nikidimi aitengena imbaa sapukin inonok e biashara .

Ore tene wueji naake eetai iropiani nkabilaritin uni, keetai iropiani olchuma arashu silver, neetai iropiani o nkardasini yioloti enaa notes, neetai iropiani naatii esimu. Ore nanu nanyor tene wueji naa natii esimu amu indim atanapa pooki wueji nilo nemeidim aimina atasioki nae indim sii airiwaki oltung'ani lo lonyamal lolakwa.

Adolita iltunganak otii osokoni tene wueji amir intokitin enye olchamba , noomama namirta intokitin enye naisamputua tolchambai anaa irnyanya irmaisurin , nkitunguuni ,cabbage, nadolta sii ngarin nanap iltunganak arashu ilolan, nadolta nkajijik namany iltunganak arashu naasie biashara , nadolta sii irmwambulini loitaa iltunganak iloipi enkata enchan we enkata enkolong . Niaku nena tokitin adolita tene wueji.

Ore entoki edukuya teniyieu passport naa ingas abol ecitizen ino ,nimput details nayieuni e sirkali tine wuei ,nintoki alo nilo alak iropiyiani nayienu, . Ore teniyieu nitum aitobiraki naa kishaa ashu kenarikino nilak iropiyiani kumok pee etumoki naa atupuku passport ino. Nilo alo ajoki lelo oitasheiki ina siai peekitumoki arashu pekisioki aitaki pitumoki ashomo tenteke.

Ore tenapisha naa ore entoki nagira aasa naa oltungani loewuo olduka ,keyieu nitaiki iropiyiani nkiek are ,niaku ninye idipa aitayu peyie etumokini aishoo aa cash amu meyieu ninye nitumia etii esimu.

Ore entoki edukuya naa ing'as aitururu lelo tung'ana niroroki te nkanyit, nijoki enta... poleni taa ntae amu ore entoki naiboo iyiok naa keetai duo taata hitilafu oo mashinini neaku inaa pee megira esiai e passport aitobiraari, kake kiomon intae pee inyokinyoko aisho iyiok enkiti rishata, pee kitumoki aitobiraki intae passport inyi. Neaku kitejo pole tii ina naa kiomon pee kinyok aitobiraki intae anaa enanarikino.

Ore tenewueji naa kadolita iropiyiani e Kenya aa cash taa ninye, adolita cash oonchilingini onom, adolita cash oonchilingini iip, adolita cash ompisai iip imiet ,iip are tenebo sii we enchata . Niche iropiyiani ngejuko apa nailoonchaki orais apa kitok le kenya likibayie apa Uhuru Kenyatta , ninye apa loyawua kuna ropiyiani ngejuko e cash.

ore entoki nadamu tenadol ena pisha naa keitodolu ajo eilepa irropiyiani naitalakuni too siaitin pookin e biashara olosho le Kenya neaku ninye adolita tene wueji naa kadamu ajo ore tena kata economy e Kenya nemeekure etii ewueji sidai etaa batisho oleng, ore ebaiki ine wueji neidipa iltunganak kumok aikeno isiatin, neimaitie ilkulie inkolikinot oleng etum mahitaji enye e enaake.

Ore enaiko tenaisum oltung'ani anaiko pee eshum iropiani ashu i save iropiani naa ing'asa autaki ajoki pee iger mahitaji enyenak pookin, neiger iropiani esiana naje naitumia oshi kila olapa. Ore naalekunye niidim atipika kando peyie i save nitaas mbaa sapukin etaisere arashu investment sapukin. Kore sii enkae niutaki ilo tung'ani pee eeku mee olaishang'itir iropiani ainyang'u pooki toki. Ore ntokitin neme ne maana oleng' nindim ake atapala ni save iropiani peyie ibolie nye biashara.

Eeh, ekinya oshi yiok endaa tenebo

Ore entoki e dukuya teniwosh esimu, ning'asa airoroki ilo tung'ani apa litudung'o e simu, nijoki pole, nijoki ore apa inakata kitooshoko natejo sore amu keeta apa entoki nagira aitanyamal indamunot naake ore taata kataa sawa kaidim ainining'o, neeku aomon peyie kiliki apa oratioti arashu ilomon apa lekijo pee kiliki ina rishata apa natudung'o esimu.

Ore pee iyieu ajo iata empalai e biashar neishiaa pee iyiolou ajo iata entokinaji business permit ore paa kigero inkarrn inonok naa ishiaa sii pee iata entoki naji KRA natii enkarna ino nishiaa sii pee iata enkipande ino tine wueji naitodolu ajo ira enopeny oonena pala nishia sii peyie intodolu e receipt naitodolu italaa nena tokitin ina palai e biashara netii enaa business permit.

Ore imasaa naasishoreki eisujishoi tiatua aji naa osabuni, esiket onkarasha oontokitin tenebo sii enkitambaa najutieki ntokitin onkare sidai safi, ninche itumiai isujishoreki nitumiaai sii egirai aisuj nkilani emburashi osabuni kiidim ataa panga soap arashu ee powder soap ninche idimi aitumia o enkare safi naa onkaraeni tenebo orbaketi.